Yiolo taa ena mbate kitiship iltunganak oleng amu yiolo embae edukuya naa kitelelek esiai mijo ana tenidumunye oltungani aiteru aasisho amu yiolo naa ena mashini kesiokisioki menyaanyuk oltungani teniteru aas esiai ,yiolo embae eare meya erishata oleng amu kiyiolo naa ajo nchere yiolo pee eiteru oltungani aas asidai asubuhi naa yiolo ninye ena siai keidinga oleng nemesioki naa adaikata aidip naa yiolo naa tenes tena mashini nikidolita tena nemeeta erishata oleng enaa oltungani nikidol sii ajo yiolo ena mashini embae euni naa kees irkasin kumok tenkolong tenaa enkano naa kedungo inkumok ,ana naa tenilo aitaas oltungani melo sii oltungani aikes mukuntani kumok enaa nea mashini neeku ina naa oshi pee aitiship oleng amu meya erishata oleng enaa oltungani.

Yiolo taa embate naitiship tena siai ,naa yiolo entoki edukuya ,yiolo ltunganak oomanya lido osho netii enkare katikati oloshon naa keret naa alo aitalang .nikidol naa ajo entoki sidai ena amu keret naa iltunganak nemeyieu eilata .oltungani ake oreu naa nkutitik keek ake egwetakini nikidol naa ajo keisidai amu keiaford Kila mtu ltunganak loota ropiyiani olemeeta. yiolo enkae bae naitiship tena siai naa ore eweji netii isikir naaa kitaini, yiolo pee eitaini lelo sinkir nemiri naa ketumito ropiani neesieki nkulie baa sapukin naa toltunganak .nidol sii sinkir loitayuni ajo keipungusa esumash tooltunganak .yiolo sii ana ltunganak lemeeta entoki nainosie orgali naa amu impuka lelo sinkir, neeku naa ina embate naitiship tena siai .esiai siininye sidai ena nayauwa ropiani toltunganak neshomo aret iltunganak oleng.

Yiolo taa embae nagira aasa tene naa idol ajo imelii eitoluaki tembata enkare naa idol ajo enkare natii isikir mee enoshi ake ekawaida. mee oreyiet kake elake naa ena natii isinkir .yiolo embae nagira aasa eare tena naa ekidol ajo yiolo naa nena melii etii tokiting natii atua ,etii lorikan atua lotoniekei naa kumok Kuna melii ,yiolo enkae toki nagira aasa tena idol ajo eteenikiaki irgoso, yiolo pee eeenikini netii ineeti natii atua teidie na iyiolo nena neeti niche epuoi apik isinkir atua yiolo ake pee eiyeniki nejing isinkir openy eitu isumbuan. yiolo na pee ejing mitoki naa apuku amu enkiti neet enoshi naududo pee etum naa ateyiatai yiolo pee eyieta netumoki naa anoto isinkir.

Yiolo taa enikunari ena siai ,keisalaashi kulo sinkir metoosho enkolong',pee elo naa arufu netoyu nepoi aamir, paa metii naa sinkir emurua ang ,yiolo naa ekop nikingua yiolo keirobi nametii nkariak ,ijo dii emetii reyiata sapukin oidim isinkir atijing ,idol oshi ajo reyiata kutitik eetae ina naa peyie mejingita isinkir. irobi sii aitoki ina kop neeku ijo ekijepe esapuk tinaalo enkop ang ina pee mejing naa isinkir. yilo aitoki ena siai mejing amurua ang amu yiolo entoki nasip naa ore tenkopang naa eitubulini ndaiki naa ebulu ake imirtae ina naa pee metii ntokiting naijo kuna .

Ore naa pee adol enatoki ,yiolo ndamunot aienei naa enoshi toki naa ena naji tenkop alashumba naa fish grade naa ekidol naa enatoki ajo entoki sidai ena amu keitobik noshi tokiting naasikoi ainyala ,keitobik indaiki noshi naa nasioki ainyala enaa sinkir ,kule, nkiri, nena daiki akeyie pookin nasioki ainyala .ata sii ndaiki nayeiu nayae enalakwa naa kesioki ainyala nidol naa ajo ena toki oshi epiki netumoki naa aatanap toororin noshi sapukin netumoki naa aitabai ineweji naa nepoito ,amu tenikijo naaji kedumu isinkir kutoka Kisumu aya naaji mpaka narok naa kesieki ainyala naa Kuna tokiting naa oshi epiki neikeni nenapi ake ina naa nalotu endamunoto ai nanu ,naa entoki sidai amu eret iltunganak naa kelo naa aitabaiki oltungani intokiting enyenak eton eitu einyala nepoito amir too nena kwapi nemeetae, amu keyauni na oshi te Kisumu aitabau enkopang neponunui ake amiraki yiok eton ake eitu einyala naa lelo sinkir.

Yiolo temuruang enetipata ena bae oleng amu, ore ninye angas amu lukunkuni naa kuna ,elukunku ena olchogoo naa ketaa oshi Kuna naa ena motonyi ropiani oleng .naa idol ajo yiolo pee imir nitum iropiyiani ,niyasie naa enkae siai enaa niturie emukunta, ninyangu enker amu yiolo naa pee ilo aifunga lukunkuni kumok niramat, nikidol naa ajo keeta ropiyiani .yiolo naa ena bae naasitae tene naa olchani eishoritae ,kelo naa oshi temutuang nepuku lukunkuni naata keyaitin naaji sorgos, netiru nkonyek ,netiru nkejek nelo doi ninye nelotu enkeeya naa keita ake lukunkuni maa naabo. nidol naa ajo yiolo oshi pee kincho olchani naa kelo naa aigurie nkulie lukunkuni naa pee mepuo aaye .amu yiolo naa oshi lukunkuni keponu lukunkuni endaang neponu atumo onena neibungaa ina moyian ,kake ore naake pee eishori irkeek neeku naa mesioki aaye nemepuo aitasur inkulie lukunkuni ,ina naa pee kidol ajo enetipat ena bae naa kelo naa aret lelo wafungaji lolukunkuni metaa kebulu ilukunkuni enche tormareita.

Kaidim tadii pi atolimu ajo kainyoo naa nagira aasa ,yiolo naa teneweji naa ekidolita naa laramatak lolukunkuni ,lukunkuni ninye kumok engira naa ailisha lukunkuni enche ,nikidolita ajo eishorita enkurma neishorita irkulie enkare netii lukunkuni pookin ineweji aitashe amu entoki naa natamoo .yiolo naa embae nagiraa aasa tene ,etii orpayian wenkitok ibungita orpayian orbaket negira enkitok aitashe ,netii lukunkuni negira aitururo neishorita naa orpayian lukunkuni enda orashu enkurma orashu irpaek orashu pokitoki oshi naa tenilo baket lenye .nikidolita naa enkae kitok natii ninye tidialo enkaji olukunkuni nagira aitashe aingor. nikidolita emilanko naikeno peyie meim ilukunkuni ,nikidolita naa enkaji oolunkunkuni naikaruno tentoki naji wire mesh naa netii nkeek nagira airishu nikidolita lukunkuni pookin egira aitashe aingor ele payian amu endaa naa eishoritae, negira naa ele payian airugo negira enkitok aitashe nibungita India nkaek kitok iloudo egira naa aitashe

Enetipat naa pee aas ena bae amu yiolo naa ninye nanu kaata oshi lukunkuni tiang neeku naa embae ena natamoo naas oshiake Kila tedekenya wendama yiolo teneteipa naisho enkare naitoki aboloki enkaji enye, nadolita naa ajo lukunkuni kuna nkuti mwaarani noshi naisho aiyu iromosor ninche naaa Kuna nishoritae entoki nanya. nikidol ajo etii naa entoki ositima ineweji ,enoshi naa naitubulu nina kashuin naini, enetipat ena bae amu yiolo ninye angas ena aji kesheta aitobiraki nikidol naa kulo payiani egira aikenoo kuna lukunkuni ,enetipata aitoki ena bae amu keitubulu Kuna lukunkuni tenebo nemeeta enoshi najo keya irmotonyik tidialo ongota. kidolita naake kuna lukunkuni ajo kebulu tesidai nemeeta emoyian naibung amu meipung naa tenaaji. ketoni ake nenya endaa tene naa keeta sii light amu inositima neok enkare tenda kona naa keisidai naa ena siai amu kitelelek esiai olaifungani naa lookuna lukunkuni.

Iyiolo naa enikunari ena siai tenkop ang' naa ing'asa aing'oru muerani naisho naa tenimi tenaa noo inkirik duo iyeu ashu kuna na na na naayau irmosor ing'asa ake aing'oru. Iyiolo eniare, ing'oru enkaji enkaji naa naata nara naata nara naata sipace sapuk. Ni iyiolo piing'oru enkaji, ning'oru ofundi, nitobir naa nepik imulang'oni, nepik ewoji enkare, nepik ewoji oo lukung'uni amu kidolta naa ajo orkasi loo lukung'uni ele. Iyiolo piidip atipika wo um we kila kila shelve kona enye, nekintoki adol ajo nedung'dung', ning'oru wayai nidung'dung' nintoki apik enaa iroi, nejing' naa ilukung'uni nee kila elukung'u we nkiti kaji enye. Neetai sii enepik olchafu lenye lazima siinje piitayu olchafu. Iyiolo tenidipayu ine niyau kila elukung'u iyiolo iyiolo iyiolo nena kutitik mutaroni naa loitobirakini nepikakini endaa nanya neetai sii enewokie enkare naa lazima sii peetii ena aji siinye osisti ositima naa amu keyiu sininje naa ewong'an naa nadolishore.

Yiolo enaiko tenisum oltungani pee eyiolou ena siai naa kangas alo aitodol aasita nanu ,nenga ninye aton tende nangas nanu Alisha lukunkuni naisho endaa, naisho enkare naboloo ongota tenaa iromosor lotoituo nasotu naopik ntraani tena lalo amir ashua alo atuaji ,yiolo eniare nelotu mataas pokira ,tenaa iromosor kidumu nikidumu pokira ,tena enkare kincho nikincho pokirare ,tena enkaji oolunkunkuni kiwor ashu kijut nikijut pokirare ,yiolo eneuni enaiko tenaisum naa nchere kees ninye openy ,kajoki nanu taasa openy naton nanu neeku naa ore eweji nemeyiolo nautaki siininye, yiolo embae engwan enaiko tanisum, kaisho lukunkuni meshomo airobiraki enkaji madolita nematii ine ,pee elo alo aas openy matii nanu nelo aitobiraa openy nelo aas enaa enatodua ,yiolo eidipa nalo naa adol amu yiolo inakata kaisilig ajo etayiolo inakata keeku etayiolo ina rishata .

Yiolo naa amu ajo sii nanu pe iyiolou ajo kara naa enkerai naisume nashomo naa sukul ,neeku yiolo mbaa nayieu nayiolou pee atumoki ataasa ena siai ,ayieu naangasi arik naa sukul ,ore paa keeta enaisumareki ayiolou ,naariki naa nalo sii nanu alo ayiolou ,yiolo embae eare tenatum naa ina kiti ngeno edarasa ,naariki naa mashomo Kuna ajinik oolunkunkuni naa kulo tunganak lolukunkuni .yiolo embae euni pee atum ataasa ena siai naa engeno nayieu ,kayieu naa ore oltungani lagira aitodol nelo naa aas, nautaki pooki toki naasita ,tenedumu elukunku naliki ajo egira adumu amu kainyoo ,tenedung iloisotok orashu nkutukie Kuna naapi oleng ,ashua eremito eshu eishoritae olchani nalo naa alo aliki. yiolo enkae naishori mataasa openy agira autaa amu keeku inakata aibunga ,amu keeku naa kaasisho tene natum ina ngeno keeku sii aidipa atayiolo naa. natum naaji oltungani lautaki anaake ajoki inji eikunari mee inji nejia ajo naa sii nanu oee iyiolou.

Enetipat naa pee ass ena bae amu keetae naa noshi lukunkuni naarisho naar inkulie ,naa yiko naa pee ashet enkaji nalo alo apik pooki elukunku eweji enye napik ilchogooni eweji enche ,napik Kuna nagira aisho eweji enye napik inoonkiri eweji enye ,naapiki nkiyioitin enye eweji enye ,napik Kuna neitu embau enkata naisho eweji enye, naa enetipata ena bae amu ore ake pee aidip atoworiworo yiolo paa naata iromosor naa kayiolo ajo kunda naaje yiolo lchogooni naa Kuna naaje ,kalo ake alo aitutum enkata naa enkare alo aisho ,tenasaa enkolong epuo aij nalo naa alo abolu nepuo naa apuo atumo tine .yiolo naa ena bae aitoki ,keret metaa yiolo kuldo shogooni amu ketii lukunkuni nanya iromosor loonkulie ,ashu auna kutitik nemegirae aisho naa mitoki naa apuo anya .na yiolo sii kunda kutitik kelo oshi neer kuna sapukin .yiolo pee apik sapukin eweji enye nemitoki sii apuo aar Kuna kutitik. ina naa paa enetipata ena bae.

Yiolo naa enaiko pee aitobir ena nikidolita naa ajo endaa ena naa keji ormushele tenkopang, naa kangas naa nainok enkima oree pee aidip ainua naingoru emoti ,eetae naa aitobir mara are etae aichemsha neeta eikaraanga, ntoo naa nanu mategelu ele lekukaraanga ,nayauwa duoo kitunguu naata irnyanya lainei ,naa ingas ayier kitunguu ore pee eichange encolour enye metaa ijo isikitoi penyo ,nabukoki irnyanya ,nayier irnyanya pii emeoto metaa naijo enkare .yiolo pee eku irnyanya nabukoki enkare yiolo pee abukoki naisho eitokitok ore pee eidip aitotua nabukoki naa ele mushele, ore naa amu meyieu oshi enkima sapuk ,nainuaaki ake penyo yiolo naa pee eku ,napik esaani ore pee apik esaani naituku naa dania ai naremoki teshumara ,ore pee aremoki ,naingoru nkijikoni naisho iltunganak meinosa ,endaa oshi siadi ena nanyor iltunganak.

Yiolo naa ena kipirta amu keitodolu ajo noshi tokiting naa kuna naitamelok endaa neitoropil ajo naa sii nanu pee ilo ayiolou ,keitisidan doi ninye ,yiolo naa ormushele ashu nkiri amu yiolo naa ninye enaa enadolita ajo keigero mix naa enoonkiri oshi ,yiolo naa enkipirta ena toonkiasin naa ekidol ajo kengasi aaku keitoropil enda neeku naaa keisidai endaa neingou esiadi, keku ore ilakwa yiolou ake ajo kegirae ayierisho tendaaji yiolo em, bae eare keeta sii engolon yiolo keeta engolon tooseseni naa kisho naa iltunganak inkufu .yiolo enkipirta euni tenatoki naa kitamelon endaa neeku iyieu ake naaa ingira ayierisho kila enkata amu keisidai naa ena toki pei .yiolo embae eogwan nikidol naa ajo keeta afya yiolo oshi iltunganak loonya olemenya idol ake ajo keeta enkiti afya toseseni alangu naa kulo lemenya naa entoki sidai ena naitagolo ltunganak pookin.

Yiolo naaa enatoki naa ekidol ajo keeta engolon tooltunganak, keitoropil endaa neitisidan ,yiolo pee eitisidan naa kitisidan sii osesen .ore oltungani onyita enaake naa ketum naan ngufu netum energy nesipayu doi ninye ikulie nkomomi ,nesidanu irsargeta nesidanu seseni pi .ina naa ekipirta ena toki ,keitongu siininye endaa esidai neeku keningi ajo engirae ayierishio tenda aji ,keeku keinguaya oltungani elekwa ajo kesipa endaa taa ninye eyieritae tendaang ntoo dii ninye maimai anya enkiti ina naa pee kidol ajo ina ekipirta enye .naa ore naa pee ilo ayiolou enkae kipirta naa keeku keyieu eke oltungani nelo ayierisho amu entoki naa siai ena naitisidan endaa nitoropil ,neeku naa keyieu ake oltungani neyierisho pooki kata ,pooko rishata naa ake etonita amu eisiade naa edaa amu keeta engolon toseseni naa kitamelok doi ninye neeku kinosayu pooki kata .

Yiolo naa enaiko pee aitobir ena ,amu adolita ajo mukateni epoitoi eyier tene ,nangas alo olduka, alo nainyangu enkurma ,nainyangu shumpi, nainyangu esukari nainyangu eilata ore pee ainyangu naitabau ,nalotu enkaji ai naingoru erokiyo naingoru emoti naingoru enkare, naingoru naa estool shi naikandayieki naingoru enchata enoshi nikimperiperie ,yiolo naa pee ayau Kuna tokiting pooki naituku, naituku mpaka enkalem naituku emoti napik enkare ,yiolo pee apik enkare nairowajie ,napik shumbi ,napik sukari ,napik naa ajo sii nanu pee ilo ayiolou nkuti le.yiolo pee aidip naikoroga naishamsham tenaa keishamu aitobiraki ,ore naa pee ishamu nabukokini enkurma ,naipurj, naipurj pii ompaka neibunga ,ore pee eidip aibungayu naingoru enkiti ilata airowajie nabukoki ,yiolo pee abukoki naitoki ake aipurjm mpaka naa neibunga aitobiraki, yiolo pee eibunga naingoru orkadasi napising naiteru airoll naa nchapatini.

Yiolo naa enaiko peyie anya amu adolta ajo inkiri kuna nayiera aitobiraki , netii supu , netii naa enakiti dania naa kitoropil endaa aitobiraki , yiolo enaiko panya , nangas aituku nkaik , nalotu naomon , nadumu enkijiko , yiolo tennemeta iloik nanya naa tenkijiko , yiolo naata loik nanya naa tenkaina .

Ndaiki taadi oshi kuna naanyae toolashumba ,ore duo amu madup enkitobirata oleng amu ekira naa hyiok irmaasai lekononi teidie laa nkiri ake enya ,okule orsarge naa loonkishu ,naijo madup naa nanu enkitobirata ena toki neeku ,emulate ake nanu adolita nayiolo ajo keinyanguni oshi ina naa ijo naa emadup oshi nanu enkitobirata ina toki.

Yiolo naa enaiko peyie anya kuna amu iromosor naa kulo loichemshaki tenkare neeku aitobiraki na angas aingoru entoki naibungie amu keirowua naa ,ore pee aingoru naa naitayu ena aji enye ena naa eshumata naagoli amu menyae oshi ina, yiolo naa tenaidip aitau naata naa enaduo toki enye nagira aibungie naa safi amu entoki naa ena ninyita neeku eyieu entoki nimbungie nemetii olchafu ,naingoru naa enkalem napier ,ore pee aiper naata naa duo naa kachumbari ai naa irnyanya okitunkuu opilipili naa natudungo napik ineweji naata naa shumpi ai ,yiolo pee apik nadumu naa enaduo kachumbari ai napik ,yiolo pee apik naitoki naa adumu ina pilipili ,tenakata naa sosi, nabukoki naitoki apik shumpi naiteru anya neeku kaonyu ake naijoo omatumuta.

Yiolo naa ena bae amu kadolita ajo embae eyiarare ena ,naa kanyor oleng kanyor ena siai amu nintoki ninye anyim naa endaa nikiyierakini neeku inyor naa amu orkasi loonkaek inonok, naaa iyiolo endaa niyiolou ateyiera naa iyeir naa aitobiru naa keeku naa ninye iyata hamu ninosie ena daa .yiolo sii ena bae ekincho metaa ira ngen amu itum naa skills kumok ,yiolo tenimiyiolo ntokiting nilo internet nilo alo aingoru, nilo alo angenu ,yiolo aitoki ena bae enkincho taa safi metaa mira oltungani lolchafu anaake amu embata naa eweji na eweji nenya ltungank ingira aitobiru .neeku embae sidai ena amu ekiret iyie makeon ,neret lootaniki ineweji ,neret olelatia neret dii irmareita amu teneyiolo entomononi ateyierisho naa keeku kenyor orpayian lenye oleng ,naa keeku doi keriku ilchoreta meetu anya enda nateyiera esiankiki enye amu eku naa keisaidai naa embae sidai ena nanyor.

Yiolo naa eneikoni peyie eitobiri ena naa Inga's aingoru enkurma, naata naa nena tokiting peekin teneweji ,napik enkare emoti orgali amu aidipa naduo ainua enkima ,nayier orgali nabukoki enkurma nakurt amu aata orkurtet nakurt eidipa aitootua duo ,ore peyie akurt nainuaaki penyo amu meyeiu enkima sapuk ,naibelekeny yiolo naa pee aibelekeny naisho epuru penyo naitoki aibelekeny neeku naabulu napik entray ,nadungie irnyanya leinei okitunkuu, Nagasaki kitunkuu naisho eku naitoki irnyanya ,yiolo pee aidip nabukoki mpuka ainei naidip, yiolo egira aaku nadung naa kachumabari napik esaani ,napik Kuna kutitik mashungwa naapik nkutitik naidip ,nadotu mpuka amu eoto ,nairowajie eilata naitadoki osinkiri lai ,naibelekeny yiolo pee aibelekeny, eoo naitayu nalo naaa apik pookin entiray ,napik naa osinkiri lai napik teshumara napik laduo mashungwa lainei pookin impuka okashumbari.

Kaidim pi atolimu ajo kainyoo nagira aasa ,adolita ndaikin natii emisa netii kulie imotiok natii saanini ineweji, netii enkitok naa ninye nagira aisafisho naibungitae esafiet tenkaina netii lorikan aare pusi otii mbukui oobo lotii eleso, netii enkae tasat naenita embantana nanyori netii iltasati imiet ,obo lemelio sura laa enkaina nalio eibungita saanini natii mukateni yiolo enda tasat menyita ninye endaa ketonita ake ,yiolo olikae tasat obo engira airo olikae netii irkulie tasati okuni naa laa ninche oibungita saanini onyita endaa. yiolo naa enagiraa asa tene kadolita nanu enaa sherehe naa ekanisa amu ena enesukul amu ketii naa irkulie tunganak ogira aitashe teidie naijo kelio naa ana nkera naata nkilani esukul ,neeku sherehe apa eetae tena maniki aa enaima nkera naa neeku engirae naa aponu aisherekea neyieri ndaikin nchapatini ,nkwashen onchaini amu elio naake ,neeku etii naa irkulie leton aa kenyita neeku ina bae naa nagira aasa tene.

Kadamu pi enkolong nataasa ena siai ,amu yiolo na esa siai aasita oshiake adungito oshiake mpuka naa ,yiolo apa sababu pee aas ena siai yiolo pee aidip naa enkisuma ai Idia eyaabori esecondary naijo apa maata ropiyiani ,neeku naa apa kalo center tine nalo sokoni, nalo aton naa adung mpuka ainei namir ornyanya, yiolo enkae sababu na iyiolo apa pee aas ena siai naa Kaun apa mpuka kumok neeku toomukuntani ake nanu alo ayaki iltunganak ,neeku kalo ake sii nanu aton adung napik impuyai namir naa enkirikinoto enaa enayieu oltungani ,ore mbaa enkae sababu pee ataasa ena siai naa etii saai naa meeta entoki naasita nadol naa ena kaisaidia ena siai ,pee maitoki aton nejia ake natum siininye nanu aingoru ropiyiani ainei ,ore ena siai naa esiai sidai ena esiai tadii apa naishoo ropiyiani ina naa nainyangunyie ninye ntokiting anaa esimu ,esiai sidai ena oleng.

Yiolo naa ena amu idol ajo elukunku ena sidai nayiara ,igas aibung elukunku nagelu naa elukunku tena olchogoo nayieng tenaa Kuna kutitik ekawaida .ore pee angelus nadumu enkalem nadungie orgos naingoru enaililiyie pe elo ilo sarge ,nalo aitokitokie enkare ore pee aitokitokie enkare ,nainuaaki nalotu ainguraa tena keishoyo duo orsarge naitayu naa nalo aitadoiki enkare najus, ore pee aidip atujuso naitayu nkejek napier naitayu naa matumbo amu menye oshi matumbo elukunku ,ore pee aidip naituku tenkae are ore pee aidip naitoki ailangilak tenkima metupuku lelo papit pookin oshi lemepuku pookin enakata ajusito tedukuya .yiolou naa pee aidip naitoki aituku tenake are ,nadungudung ore pee aidip naitokitokie natudungo duo kitunkuu ornyanya lainei pookin naikarang yiolo pee aikarang naidip, neeku naa naifry nikinya neidipayu.

Yiolo mapendeleo naaji nadol tenasiai na eyieu neshatakini na kulo tunganak eweji enye, metaa pee mitoki aitashoo torbaribarani metaa keyiloi ake ajo olduka oje ilo atumie ashu eweji neje amu orkasi naa ele logol pee mitoki enkolong aosh. ayieu sii neponari kuna mshinini pee eitae ine technology pee eipunguza orkasi teninche pee mitoki naa siininche is struggle naa esita ena siai enche .ore eniare eyieu neponari tesiai metaa kumok .metaa tenaa orkasi sapuk neme oltungani obo naa lolo aas ,neeku naa iltunganak kumok naa pee etum ataretokinoto ena siai ,amu kidolita naa ajo oltungani obo ake naa kegira naa siininye aiumiya.

Ore naa ena naa ekidolita ajo esiai eyierare ena ,ore pee aisum oltungani, ore enedukuya naa keetae oshi sukul naji ene catering kengasi arik nilo naa atum ina akili naa ina knowledge naa. ore eniare nelotu adol agira ayierisho. naitukuj naa kila step tena irnyanya adung naliki ajoki inji eikoni tenedungi nautaa tenaa kitunkuu , tenaa motiok aisuj nalo naa autaa peyie elo ayiolou atasa .yiolo enkae kaitoki aisho metaasa openy atii ineweji paa tenelo ainyalaki nalo autaki pee elo siininye alo ayiolou ,nelo aas openy aingorita ,ore pee einyalaa orashu eitobirua, oree pee einyalua nalo alo autaki ore pee eitobirua neeku naa etayiolo inakata .ore enkae kalo alo ainguiki nangas alo nanu ,najoki ake teyiera entoki naje nangas alo ainguaa nalotu naa adol ajo keitobirayie keinyalayie amu asip ake ajo keeku eibunga naake keitobira ina naa nanu aiko tenaitukuij oltungani amu keeku eibunga ina siai.

Yiolo naa enaiko peyie anya ena amu adolita naa ajo endaa sidai ena naa sapuk ,kangas aituku nkaek ore pee aidip naomon ore peyie aidip nadumu orgali amu orgali naa aiterunyie, naonyu enkirgo ore pee aidip nadumu impuka ,nainyala naijo naas naa nejia tepoookin omaidipa .ore ake pee aidip naraposho amu keeku ataraposhe inakata ,nangas naa aituliyia ,yiiolo pee aitulia naitoki adumu suda ai naok ore peyie aok naitoki aituliya penyo, naituku nkaek naitoki nalotu anya kulo fruits naa loonyori naitadoyiorie naa irnyanya agira naa aituliya ,yiolo pee aidip naitoki naa apiku enkare naok ,yiolo pee aidip nadumu naa safiet najut enkutuk najut inkaek naidip neeku naa aidip ainosa pooki toki.

Yiolo naa enaiko pee aitobir ena toki naa pee aingoru naa enkurma ,iromosor ata tenaa ukoni naaji oitegemea enaa naayieu nalo ayier naa ,naingoru orkibuyu orashu entoki na nayieu naitobirie ,naingoru okijiko ore peyie aidip naituku erokiyo ai ,nayau eilata eneweji ,napik enkare ,nabukoki shimbi ,we sukari ormosor lainie, naikoroga naishamsham naa tenaa kishamua aisilig naake ajo keishamu ,ore pee eitu eishamu naponiki ,napik enkurma naikoroga mpaka neibungaa metaa naa keisidai keyierayu ,napik enkorokiyo aii enkima nameyieu naa enkima sapuk tenaa kishu enkima oleng naitadoyio metaa enkima kiti ake, napik enkorokiyo eilata, naisho eirowaju nabukoki enaduo kiti kurma ai ,nashor ore pee ashor petoyu ore pee etoyu napik eilata naibelekeny ,yiolo pee aibelekeny naitoki aibelekenyu inankae alo napik eilata or epee ipik eilata eoo yiolo amu kaata esaani ai napik.

Yiolo naa enaiko pee anya enatoki amu yiolo naa ena naa keji spaghetti eifaa pee aata euma ,naingorui euma aai we saani, iumai noshiaa ake metaa akaitayu ake nanya .

Yiolol naa ena amu chocolate naa ena netii ena toki naji strawberry naitadoki nainosie amu nejia eikoni tenenya.

Mayiolo nanu enatoki enkitobirata amu kajo naake entoki oolashumba ena neeku mayiolo nanu enkitobirata amu ijo itu aikata aitobirr duo ena toki enaa apa amu ijo endalo e ukoloni iyiook king'uaa neeku eton meetai ntokitin naijo kuna.

Ata ena mayiolo aitobira amu kulo matunda naake kiata te kop ang ore kuna kulie neyieu naa ositima pee etumoki aisiaga nimikiata yiook ositima enkop ang, neaku egol pae p ekitobirata ena toki egol.

Ore taa ena naa kaingory karoti, naingoru akeyie kunatokitin pookin, nayieri taa dii ake, naa stew ai ore pee aidip napik ine wueji, naitoki naake adungidung', Kuna kulie ajo naa sii nanu pee ilo aitereu, nanya, nainosie entoki duo naata tenaa nchapatini, tenaa orgali.